Kĩndũ gĩkĩ kĩronekana ta arĩ kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩrĩ ngano, ona kana nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩhandĩtwo nĩ ũndũ kũhe ng'ombe. Mũgũnda ũyũ ũroneka wĩ mũbange wega mũno, gũkoneka gĩcigo kĩrĩa mahandĩte indo ici, na gũkoneka kũrĩ na gĩcigo kĩngĩ kĩrĩ na indo ingĩ ihandĩtwo irĩa ihana ta mbembe, ona ningĩ makĩria, andũ aya nĩ mebangĩte wega makeigĩra maĩ kũrĩa maigĩtwo handũ igũrũ na matangi, ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, tondũ rĩrĩa mũgũnda kana indo irĩa ũhandĩte mũgũnda irabatara gũitĩrĩrio maĩ, kaingĩ ndũrĩthĩnĩkaga, ũrĩũkaga ũgatahia maĩ hau matangi-inĩ mau na ndĩreciria no makorwo mekĩrĩtwo mĩberethi, nĩ getha rĩrĩa watua gũitĩrĩria ũrĩkoragwo wĩ wĩra mũhũthũ. Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno ona nĩ wa bata, tondũ mũndũ rĩrĩa arahanda ndarĩkoragwo na thĩna atĩ nĩ ũndũ wa wagi wa maĩ.

Handũ haha haroneka ta arĩ nyamũ ya kũhũra maĩ, ĩrĩa ĩrutaga hinya wayo kuuma kwĩ riũa, ĩgekĩrĩrwo nyamũ ĩrĩa ĩtagwo cora, nĩgetha ĩkamĩhe hinya wa kũhũra maĩ macio. Rĩrĩa mũndũ areka ũũ, nĩ abataraga gĩthomo kĩa igũrũ mũno, ona gĩa bata, nĩguo ũhote kũhingia ũndũ ũyũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũbataraga mũndũ ũrĩ na ũũgĩ wa maĩ, akamenya nĩ ha maĩ marĩ, na nĩ ha hangĩenjwo harĩa andũ matekũrika mũno na thĩ, atĩ nĩguo mone maĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũmenya ũhoro wĩgiĩ thitima. Handũ haha ona angĩkorwo ũraruta hinya wayo thitima riũa-inĩ, kũmenya ũrĩa ũkuohania waya ici cia thitima nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, nĩgetha rĩrĩa kwagĩa na riũa, ĩkahota kũhũra maĩ macio, na ũkahota gũitĩrĩria mũgũnda waku. Ũmenyo ũyũ nĩ ũndũ wa bata, tondũ mũndũ ndarĩbataraga gũka atĩ nĩgetha aitĩrĩrie irio ciake irĩa cirĩ mũgũnda maĩ, no akorwo arĩ mũciĩ na cigakorwo cikĩitĩrĩria ciĩ nyika.

Kũhũthĩra macini harĩ ũrĩmi, nĩ kĩndũ gĩa bata kĩrĩa kĩngĩongerera umithio mũnene wa irio. Wa mbere, rĩrĩa wahũthĩra macini, nĩ ũhotaga kũrĩma mũgũnda mũnene gwa kahinda kanini, tondũ macini nĩ cirutaga wĩra naihenya, ona kaingĩ citinogaga ta ũrĩa ũngĩhũthĩra andũ gũcimba. Ũndũ ũngĩ, macini nĩ cikoragwo na hinya mũingĩ, atĩ no cihote kũrĩma mathaa maigana ũna, ona ningĩ thutha wa hau cihote gwĩka ũndũ ũngĩ. Wa kerĩ, macini kaingĩ, nĩ ihonakagĩria mũrĩmi mbeca rĩrĩa ararĩma. Rĩrĩa wahũthĩra andũ kũrĩma, nĩ ũkoraga ũkĩhũthĩra mbeca nyingĩ ona ningĩ magaikara no ũkahũthĩra thikũ nyingĩ okorwo nĩ kũrĩma mũgũnda waku, na kũguo mũrĩmi agakorwo akĩhũthĩra mbeca nyingĩ. Ũndũ ũngĩ, macini nĩ citeithagia makĩria hĩndĩ ya kũgetha, tondũ nĩ ihotaga kũgetha magetha naihenya, ona kũhota gũcagũrania magetha marĩa mabatiĩ kũgethwo mahinda mau na marĩa mabatiĩ gweterera makagethwo hĩndĩ ĩngĩ. Koguo, macini nĩ kĩndũ gĩa bata harĩ ũrĩmi, na nĩ iteithagia harĩ kuongerera umithio wa irio, ũgakorwo na irio mahinda marĩ mothe, tondũ mũgũnda no ũrĩme hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrenda, tondũ macini citiagaga, no hĩndĩ ũkĩrĩma kũhũthĩra andũ no wage andũ makorwo matekuonekana.

Arĩmi aingĩ mendete indo cia kũhũra ndawa irĩa mangĩhota gũkũa kũma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. Gĩtũmi nĩ tondũ wa mbere indo icio nĩ cikoragwo cirĩhũthũ mũno atĩ no ũkũwe na ng'ong'o kana wĩkĩre handũ ta karatathi-inĩ kana gakũnia-inĩ, ume handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. Ũndũ ũngĩ indo icio citikoragwo na mĩkuĩre ĩrĩ na hinya tondũ nĩ raithi gũcikua nĩ ũndũ wa ũhũthũ wao. Ona ningĩ, gũcithambia rĩrĩa ũrenda gũciga nĩcikoragwo cirĩ njega tondũ citikoragwo na ũritũ wa gũthambia. Ona ningĩ kaingĩ cikoragwo cirĩ nini na kogwo nĩcikoragwo cirĩ njega hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũhũra ndawa handũ hanini hatarĩ hanene kana rĩrĩa ũrenda gũthiĩ kũhũra ndawa na ũrute wĩra ũngĩ, ũguo nĩ ũhotaga gũthiĩ ũgakua kanyamũ kau ona tũ maaĩ tũnini ũgacoka okorwo nĩ ya maaĩ ũgakua ndawa yaku ũgathiĩ ũkahũra handũ harĩa ũkũhũraga, warĩkia no ũhote gwĩka ũndũ ũngĩ kana kũrũta wĩra ũngĩ koguo, indo irĩa cia kũhũra ndawa hũthũ arĩmi angĩ nĩmakoragwo maciendete tondũ o na ningĩ o na ũngĩhe mũndũ nĩ raithi kũgĩra, ona kana rĩrĩa ũrenda gũciga ndũbataraga handũ hanene tondũ no gũthiĩ gũcikia handũ kana gũcigĩrĩra handũ.

Mũndũ no ende gũthiĩ gũtwara ngui yake ikanogore magũrũ kana igaceracere yume mũciĩ itige gũikara kũndũ kũrĩa ĩmenyerete. Ũndũ ũcio nĩũkoragwo wagũkenia mũndũ mwene ngui o na ningĩ o na we ũgacangamũka ũgakorwo wagũthiĩ hamwe na ngui yaku mũkanogora magũrũ, ũndũ ũcio nĩ mwega harĩ ngui o na ningĩ harĩ mwene, o na ningĩ nĩgetha gũthondeka ũrata waku gatagatĩ ka ngui yaku mwĩ na yo. O na kũrĩ o ũguo ũndũ ũyũ mũndũ no aũmene tondũ rĩmwe nĩ ũthiyaga ũgakora ngui yaku nĩyona kĩndũ kĩramĩkenia ikamĩrũgĩrĩra ĩgatenyera na ningĩ no ũkore nĩ yathiĩ ya rũma mũndũ ya mũrũgĩrĩra ya mũtihia o na kana rĩmwe ũgakora nĩ yathiĩ yatenyererũka yathiĩ yagũtha indo ciene na yathũkangia, kogwo ngui rĩmwe nĩikoragwo cia gũkenia mũndũ rĩrĩa kaingĩ irarangĩra mũndũ o na kana rĩrĩa iroka gũthakathaka na mwene, ũndũ ũcio nĩ wa gũkenia mũndũ. No rĩmwe rĩrĩa cianjia mĩtugo mĩũru mũndũ nĩ arakaraga o na kana ũkamena gũkorwo na ngui kana gũthiĩ kũmĩtwara ĩgathake kana igathiĩ kũnogora magũrũ.

Ũndũ wa mbere, nĩ kwamba gũcũnga mũhera kũrĩ mũgũri ũcio. Ndĩmwĩre, mbiru ĩyo areherwo ĩrĩ na mahĩtia na ti kwenda gwĩtũ, tũgũtũmagĩra macini irĩa ikoragwo ithondeketwo na moko ma andũ, na nĩ mahĩtia maitũ nĩ ũndũ wa kũmũrehera mbiru ĩyo thũku. Wa kerĩ etĩkĩra, no ndĩmũcenjerie mbiru, ndĩmũrehere ĩrĩa yake, ĩrĩa ĩtarĩ na mahĩtia. No njoke ndĩmwĩre, angĩkorwo ũcio nĩguo mũthenya wa mbere wa ũrĩa ũmereheire mbiru ĩyo, nĩguo mũthenya wake wa mbere kũruta wĩra, no ndĩmwĩre, ndĩmũtũme amenye kana aigwe atĩ ndamenyerete kũruta wĩra ta ũcio. Kũngĩhotekeka, no ndĩmwĩre mbiru ĩyo ona ndekũrĩha nĩ arĩhĩrwo nĩ kũrĩa tũrĩ. Kũngĩaga ũguo, no ngerie kũmũhe kĩndũ gĩa kũmũhaka, nĩgetha aiganĩre na athiĩ atarĩ mũrakaru, na athiĩ arĩ mũndũ ũmwe mũkenu.

Rita rĩakwa rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ, ndarĩ na kĩndũ ta mĩaka ikũmi na ĩrĩ, twathiĩte na arata wakwa akwa rĩrĩa twarĩ mũhingo wa thukuru tũgĩthiĩ tũkĩrwo kwĩ mũndũ ũragũra macuba marĩa matarahũthĩka, na aragũra o na kiro, na he kiro mũrarĩhwo ciringi ithano. Ũndũ ũyũ nĩ wangenirie mũno, tondũ nĩ ndamenyaga nĩ nguona mbeca irĩa mũciari wakwa atowĩ, irĩa ingĩhũthĩra kũgũra thwiti na indo ingĩ irĩa ciana ciendete. Rĩu nĩ twagĩthire, tũgathiĩ o kwa mũndũ mũciĩ mũciĩ, tũkĩmũragia kana arĩ na macuba marĩa ataratũmĩra, tũgathiĩ barabara tũgĩethaga, ona ningĩ tũgathiĩ ciara irĩa citeangagwo gĩko gwetha indo icio kana gwĩ kũndũ tũngĩona. Ũndũ ũyũ warĩ ũndũ ũmwe mũritũ mũno, tondũ wa mbere nĩ mwabataraga gũthiĩ thabarĩ nene, nĩgetha wĩiganie macuba mau kiro ĩmwe, nĩ wabataraga gwetha kũndũ kũingĩ na ũgathiĩ thabarĩ ndaihu. Wa kerĩ o twathiĩ o kũingĩra mũciĩ, kwĩ mĩciĩ yakoragwo na ngui, na mwathiĩ mwaingĩra ikamũtenyeria mũno. Ona rĩmwe, ũrĩa wagũraga nĩ athiaga akamũiya akamwĩra macuba maku matikinyĩte kiro ona kana ti mega, na no ekũmakuua ndekũmũtigĩra. Koguo ũndũ ũyũ warĩ mũritũ, no thutha-inĩ nĩ twakenaga rĩrĩa mũndũ anengerwo mbeca icio, ũgakena na mũgathiĩ mũkonania no wetha macuba maingĩ aheyo mbeca nyingĩ.

Haha, ndĩrona ng'ombe nyingĩ iria irĩ ciara-inĩ. Ng'ombe ici ironeka ta ciũkĩte gwetha kĩndũ gĩa kũrĩa, kũrĩa kũngĩkorwo gũkĩonania kũrĩa ciumĩte nĩ kũndũ kũmũ mũno, gũtarĩ na nyeki ona kana mahuti marĩa cingĩrĩa. Ng'ombe ici, cironekana, kaingĩ maratathi maya nĩmakoragwo na kamũcamo ta ga cubĩ, ona ningĩ rĩrĩa wona ng'ombe yaku ĩkĩrĩa maratathi, ũguo nĩ kuga ndĩrĩ na cubĩ wa kũigana mwĩrĩ-inĩ. Koguo rĩmwe nĩciũkaga cigacama maratathi maya cikaigũa marĩ na mũcamo wa cubĩ, nondũ ũcio nĩũgĩcikenagia tondũ na iraigua tarĩ cubĩ irarĩa. Rĩrĩa mwene ng'ombe icio ona ũũ, nĩ abatiĩ gũthiĩ gũcigũrĩra cubĩ na acihe, ona ningĩ nĩ abatiĩ gwetha kũndũ kũrĩa kũrĩ na mahuti ma kũigana, marĩa cingĩũka kũrĩa nĩgetha citige gũka gũkũ ciara-inĩ. Ona ningĩ handũ haha nĩ haronekana hateangĩtwo gĩko kĩingĩ, kũrĩa kũroneka tarĩ taũni-inĩ nĩ ũndũ wa ngina manyũmba marĩa me kũũrĩa mbere, ona ningĩ taũni-inĩ nĩkwo gũkoragwo na takataka ta ici.

Rĩrĩa mũndũ aroya gĩbandĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, kwĩ indo irĩa ũbataraga. Nĩ ũbataraga ibandĩ cia aciari aku erĩ, angĩkorwo wĩna o, na angĩkorwo wĩna mũciari ũmwe ũgathiĩ na gĩbande gĩake tu. Angĩkorwo wĩna mũciari ũmwe ũkuĩte ona kana erĩ nĩ makuĩte, nĩ ũthiaga na marũa marĩa makoragwo mandĩkĩtwo ma kuonania mũndũ ũcio nĩ akuĩte. Ona ningĩ, nĩ ũthiaga na marũa maku ma gũciarwo, nĩgetha makonania kũrĩa waciarĩirwo, marĩtwa ma aciari aku erĩ, ona ningĩ ona mwaka ũrĩa waciarirwo na mweri. Indo icio nĩ ikoragwo cirĩ cia bata. Ona ningĩ rĩrĩa wathiĩ kũu nĩ ũbataraga gũkorwo na marũa mandĩkĩtwo nĩ cibũ wa itũũra rĩaku rĩa kuonania atĩ wĩ mũndũ mwega, na wĩ mũndũ ũĩkaine gĩcigo-inĩ kĩu kĩrĩa ũrauga nĩ kuo umĩte. Rĩrĩa weka mahĩtia nĩ moyaga kahinda ga gũkuonia, kũrĩ andũ kũrĩ andũ makoragwo kuo, a kuonia mũndũ mũtaratara wa ũrĩa ũbatiĩ gwĩka kũihũria bomu icio, nĩgetha ũrĩkie kuoya gĩbandĩ. Ona ningĩ mũndũ nĩ ahũragwo gabica, na ũgacoka ũgekĩra rũrĩ rwaku rũrĩa rũrĩgũtambũraga we mũndũ kĩũmbe.

ĩno ĩronekana nĩ macini ĩrĩa ĩtũmĩragwo ũrĩmi-inĩ, ona kana harĩ gũkama ng'ombe. Ingĩtua gũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ingĩmũbundithia makinya marĩa abataire kũrũmĩrĩa, rĩrĩa arenda kũhingũrĩra kana gwakia macini ĩno. Ndĩmwĩre kũrĩa abatiĩ kũhihinya na ũrĩa abatiĩ gwĩka. Ndĩmwĩre kana nĩ abatiĩ gwĩkĩra thitima-inĩ kana ndabatiĩ, ona ndĩmwĩre kaa nĩ ĩbataraga mahiga nĩ getha ĩrute wĩra. Ũndũ wa keerĩ, nĩ kũmwĩra atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩa bata na nĩ gĩbatiĩ kũmenyererwo wega ũgatigĩrĩra atĩ handũ harĩa wakĩiga nĩ handũ hega gĩtaracemania na maũndũ marĩa megũtũma gĩthũke ta maũndũ mangĩtũma kĩgĩe gutu ũrĩa ũngĩtuma kiambie gũtuĩkanga. Ndĩmwĩre macini ĩno ĩrĩ goro, na rĩrĩa yathũũka, kũmĩcokia kana kũmĩgũra rĩngĩ nĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩ mũritũ. Kũguo nĩ ĩrabatara gũtũmĩrwo na ũbacĩrĩri mũnene.

Rĩrĩa mũgũri arenda gũbanga mambura ma gũkũngũĩra gũciarwo kwa mwana wake, hamwe na gũkenia, gwĩkenia, no ndĩmũrie mwana wake arĩ na mĩaka ĩigana. Rĩrĩa ndamenya ũũ, nĩ ngũmenya mũtaratara ũrĩa ngũmũhe, gũkoragwo na wa kuma mwaka ũmwe nginya mĩaka ĩtano, kĩrĩa ciana icio ciendaga. Kuma mĩaka ĩtandatũ gũthiĩ na mbere nginya harĩa mũndũ mũgima akinyaga, nĩ gũkoragwo, nĩ makoragwo na maũndũ maingĩ matiganĩte ma gwĩkenia. Angĩkorwo mwana wake nĩ wa nginya mĩaka ĩtano, no ndĩmwĩre maũndũ marĩa ciana cia mĩaka ĩyo mendaga, ta kanyamũ karĩa gatũmĩragwo kũrũgarũga karĩ na mĩrukĩ, mĩnyamũ ĩrĩa ya kũnyororoka ũkambata hau igũrũ, ũgacoka ũkanyororoka ngina thĩ, ona nĩ kũrĩ mĩgucio ĩngĩ ĩrĩa macuhaga nayo na gũthiũrũrũka. Ona ningĩ no ndĩmwĩre indo irĩa akũgũra ta keki, agũre juici, agũre thuĩti ona mĩthuguiti. Indo icio nĩ njega na cia bata harĩ gwĩkenia gwa ciana. Ona ningĩ no agũre tũnyamũ tũrĩa ciana ciĩkĩragwo mũtwe, mũtwe rĩrĩa cirakũngũĩra na cigakorwo ciandĩkĩtwo nĩ ũrakũngũĩra wega.

Matunda maya metagwo ndunda. Mahandagwo na gũthecereria tũmĩtĩ, ũgacoka ũgekĩra waya irĩa ingĩkorwo kaa nĩ thĩgĩngĩ, no nĩ waya cia cuma. Rĩrĩa makũra mambia kũraiha, ũgacithiũrũrũkĩria mũtĩ-inĩ ũcio, nĩ getha ũgacoka ũgacicuria waya-inĩ, nĩgetha citigakorwo thĩ na rĩrĩa matunda makũra matigakorwo ma gũthũka. Ndunda ici nĩ kĩndũ gĩa bata tondũ wa mbere nĩ iheaga mũrĩmi wa cio mbeca. Rĩrĩa ciakũra, mũrĩmi nĩ athiaga thoko-inĩ na agaciendia, agaciendia na kiro ona kana rĩrĩ rĩmwe rĩmwe. Matunda maya nĩ ma bata tondũ ũndũ ũngĩ, nĩ mateithagia mũndũ. Ũngĩkorwo wĩ mũhũtu ũcoke ũrĩe matunda maya nĩ ũkoragwo wa kũhũna na no wĩikare mathaa maingĩ ũtekũrĩa. Ona ningĩ, matunda maya kaingĩ ngina rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ nĩ ataragwo nĩ ndagĩtarĩ akorwo wa kũmarĩa tondũ, nĩ mateithagia na kuongerera thakame mwĩrĩ-inĩ, ona magateithia harĩ kũrũgamia kana kuongerera ũgima waku wa mwĩrĩ.

Ici nĩ ngũrũwe cironekana haha cikĩrĩithio. Ona ningĩ nĩ harĩ na arĩa maronekana ta arutwo kana andũ mũkĩte gũthoma urĩithia wa ngũrũwe. Kũrĩithia ngũrũwe nĩ kĩndũ kiega mũno tondũ ngũrũwe citibaraga atĩ irio, yani citicagũrania irio. Ngũrũwe no ũcihe kĩria ũrona, cirĩaga mĩtheba yothe ya irio, nginya ĩria andũ marĩaga nacio ngũrũwe nĩ raithi kũnora tondũ nĩ irienagia indo ciothe ona rĩria watua gũciendia cigakũrwo ciri na kiro nyige na njega, na hau ũgakorwo na mbeca. Naho cigĩkoragwo oro ũguo, mũndũ no acimene kaingĩ rĩrĩa wathĩi kũgũra nyama yayo tondũ rĩrĩa wamenya ũrĩa cirĩyanagia no wĩcirie nyama yayo ĩgũkorwo ĩ njoru kana ĩna mũcamo mwega, ona ningĩ ngũrũwe nĩ cionekane na gũkũrwo ina mĩnyoo rĩrĩa waria no igũthũkĩre ona ninge no ĩyũrage mũndu, kũguo kũrĩithia ngũrũwe harĩ mũrĩmi nĩ gũkoragwo gwĩ kwega na gwa bata ona kwo kwe kurĩa ũrarĩa nĩ abatie kũĩrora wega agatigĩrĩra nyama ĩyo ya ngũrũwe nĩ ya hĩa wega na biũ nĩgetha ahote kumĩrĩa.

Haha nĩ mũrĩmi ũrĩa ũronekana e bangĩte wega. Arĩ na nyeni irĩa ahandĩte ona arĩ na nyeni mũthemba ũngĩ ũrĩa itaramenya rĩtũa wacio. Mũrĩmi ũyũ, nĩ aronekana e bangĩte wega tondũ nĩ aronekana ahũthĩrĩte mũgũnda wake wega wĩ wothe ategũtiga handũ ona ha, hatarĩ hahande, kũrĩa nyeni imwe, akahanda na raini, nyingĩ gatagatĩ wa nyeni icio agocoka agoka agekĩra mũthemba ũngĩ wa nyeni irĩa igũkũranĩra hamwe. Rĩrĩa mũrĩmi ũyũ agakorwo akĩgetha nĩ agakorwo na magetha maingĩ, ma nyeni mĩthemba ĩyo yerĩ. Kũrĩ imwe ta rĩngĩ no ikorwo ciendagio goro gũkĩra irĩa ingĩ, na nĩkĩo abangĩte kũhandanĩria ci cierĩ. Ũrĩmi ũyũ nĩ ũbataraga kũmenyererwo ũgatigĩrĩra atĩ cĩrĩ na maĩ ma kũigana, ona ũkihanda ũgekĩra thumu wa kũigana. Ũgatigĩrĩra ginya haha nĩ ndĩrona nĩ arĩmĩire o wega, citirĩ na, maũndũ mangĩ ma kũhaka gĩko.

Kũhũthĩra macini cia gũkama, kaingĩ nĩ gũkoragwo gwĩ kwega nĩ tondũ, rĩrĩa wahũthĩra macini ĩyo, nĩ itgagĩrĩra atĩ, iriia rĩothe rĩrĩa rĩrĩ nyondo-inĩ cia ng'ombe ĩyo nĩ rĩakorwo rĩkĩrutwo, ĩgatigĩrĩra gũtirĩ ona rĩrĩkũ rĩatigara. Ũndũ ũngĩ, macini icio nĩ cikoragwo na ihenya mũno, tondũ ũthiaga ũkaharũkia nyondo-inĩ cia ng'ombe, ũgacoka ũkamĩakia nĩ getha yambie gũkama na ndĩninaga kahinda karaya ta ũrĩa mũndũ we mwenye angĩkorwo agĩkama angĩtũmĩra. Ona ningĩ, rĩrĩa watũmĩra macini icio, nĩ ũhotaga kũhonokia kahinda kaingĩ, tondũ cirutaga wĩra naihenya ona ningĩ, nĩ itinogaga mũno kũguo no ihote gũkama ng'ombe nyingĩ gũkĩra ũrĩa mũndũ angĩkama. Ona ningĩ rĩrĩa wĩna ng'ombe nyingĩ, macini icio nĩ ikoragwo cia kũhũthia wĩra, tondũ ũrĩthiaga o kwĩ ng'ombe ũkamĩharũkia macini ĩyo na ĩgakorwo ĩgĩkamwo ũhoro wa gũkama ũgakorwo ũthirĩte.

Irio ici ciĩtagwo mũtura na kaingĩ ciendagio kũndũ mbucĩrĩ-inĩ kũrĩa marendia hamwe na nyama na mĩtwe ona mani ona mĩthemba ĩngĩ ya nyama. Rĩrĩa watua gũthondeka mũtura, ũthiaga, kwĩ andũ matumĩraga nyama cia gũthĩa, na kwĩ angĩ matũmĩraga nyama irĩa ciĩtagwo cia gũtũndĩra. Mũndũ athiaga agetha mũnyamũ ũcio wĩ igũrũ, ũrĩa kaingĩ ũkoragwo wĩ mara marĩa makoragwo marutĩtwo mahiũ-inĩ marĩa makoragwo mathĩnjĩtwo, ũgathiĩ ũkamathambia na ũkaruta indo irĩa cirĩ cia thĩiniĩ irĩa citakoragwo njega mũndũ atabatiĩ kũrĩa. Thutha wa gwĩka ũguo watigĩrĩra nĩ matheru biũ matirĩ na gĩko ona kĩrĩkũ, ũgathiĩ ũkoya nyama icio, irĩa angĩkorwo nĩ ndũndĩro rĩmwe nĩ ũkoraga mũndũ nĩ akarangĩte, ũgacitũndĩra hau thĩiniĩ wa mũnyamũ ũcio, ũgatigĩrĩra nĩ waihũra wega ũgacoka ũgatheca theca tũrima. Thutha wa gwĩka ũguo ,ũgathiĩ ũkawĩigĩrĩra. No wambe ũũtherũkie, watherũka wega biũ, thutha-inĩ ũgathiĩ handũ harĩa harĩ na makara na mwaki, ũkawĩigĩrĩra igũrũ wa karũthĩgĩngĩ gatũmĩragwo nĩ getha ũũhĩhie. Mũtura ũkoragwo ũrĩ na cama mũno.

Rĩrĩ nĩ iriia na kũronekana ta mũndũ ũyũ nĩ hĩndĩ auma gũkama, oka ekĩra iriia rĩrĩ ngereni-inĩ, ona kũronekana he mĩtũngi mĩhingũre ĩrĩa angĩkorwo nĩ ho ekĩra. Ona harĩ rĩngĩ rĩrĩ ndo-inĩ, ta rĩngĩ arenda gũthiĩ kwendia ona kana arenda kũrinda. Rita rĩakwa rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ, ndambire na gũbundithio gũkama, ũrĩa ndonire wĩ mũndũ ũritũ ũndũ mũritũ mũno, tondũ no nginya ũmenye nĩ wanina iriia rĩothe rĩrĩa rĩrĩ ng'ombe nyondo-inĩ cia ng'ombe, na ũtoĩ rĩ rita rĩaku rĩa mbere nĩ ũndũ mũritũ. Na ningĩ no nginya ũtigĩrĩre atĩ iriia rĩothe nĩ warĩcunga rĩkorwo rĩ rĩega rĩothe, ũrĩa rĩmwe no ũkorwo ũrĩ wĩra wa kũnogia mũndũ, tondũ nginya rĩmwe nĩ ũkoraga ũkĩgio nĩ ng'ombe rĩrĩa ũrakama ndĩrareka ũkame na thayũ. Kũguo, ũndũ ũyũ, kũringanaga na ũrĩa we ũĩ, angĩkorwo ti rita rĩaku rĩa mbere no ũkorwo ũrĩ mũhũthũ, no angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere, ũndũ ũyũ nĩ ũbataraga mũndũ athome maita maigana ũna nĩ getha akorwo akĩũmenya na akĩũnyita wega.

Gaka nĩ karagita, karĩa rĩmwe kahũthĩragwo kũrĩma ona kana gũkuua indo. Gaka karoneka kagucĩtie kĩndũ kĩrĩa kĩroneka tarĩ gĩtangi kĩnene, kĩrĩa kĩngĩkorwo nĩ gĩa gũkuua maĩ gũtwara mũgũnda-inĩ, rĩrĩa mũndũ arenda gũtũmĩra maĩ ma gũitĩrĩria mũgũnda-inĩ wake. Tũragita nĩ tũkĩte gũcenjia maũndũ, makĩria harĩ mwena wa ũrĩmi. Rĩrĩa andũ mahĩmbĩria na mambia kũhũthĩra karagita, kaingĩ nĩ ũkoraga makĩrĩma kũndũ kũnene gũkĩra rĩrĩa mangĩhũthĩra andũ, na magakorwo makĩhonokia mahinda maingĩ na magakorwo ona magĩteithĩka. Na ningĩ karagita nĩ gateithagia harĩ kũhonokia mbeca cia mũrĩmi, tondũ rĩrĩa arĩkia kũrĩma tene na onaguo noguo ahotaga kwambia kũhanda tene na hĩndĩ ya magetha agakorwo na magetha maingĩ. Na ningĩ nĩ kũrĩ tũragita tũrĩa tũhũthĩkaga harĩ kũgetha magetha kũrĩa mũrĩmi ategũkorwo akĩnoga atĩ agĩthiĩ we mwene o handũ o handũ kũgetha.

Ũyũ nĩ mũbĩra wa magũru ũrathakwo nĩ anake marĩ haha, rita rĩakwa rĩa mbere gũĩka ũndũ ũyũ, ndawĩkire ndĩ thukuru ya mũthingi. Ndawĩkire ndĩkĩndũ kĩrathi gĩa gatandatũ, rĩrĩa ndakorirwo ndacenjia thukuru ndathiĩ thukuru-inĩ ya mũingĩ. Kũu nĩ maheyaga andũ kanya, na ngina nĩ mathiaga mathako ma kũraya. Ndathiĩ gũthaka ndeciragia nĩ njũĩ mũno gũthaka mũbira, no ngĩkora kwĩna andũ angĩ moĩ gũthaka mũbira makĩria. Ona nĩngĩ ũndũ ũngĩ itoĩ, nĩ atĩ mũndũ nĩ anogaga, tondũ ũtindaga ũgĩteng'eria mũbira kũu mũgĩcindanaga na arĩa angĩ. Koguo ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wa kũnogia mũndũ mũno. Onaningĩ wanoga, nĩ ũkoragwo wĩta mũthemba wa kũnogora mahĩndĩ, na koguo waita thigino nĩ ũndũ wa gũteng'erania na mũbira ũcio, ũkoragwo ũgĩteithia mwĩrĩ waku. Koguo guthaka mũbira nĩ ũndũ wa bata harĩ mũndũ kĩũmbe, onaningĩ nĩ ũndũ wa gũkũria nginya taranda. Andũ arĩa aingĩ makoragwo na taranda ici makoragwo mathiĩte nginya mabũrũri ma nanja makoywo nĩ matimu makoragwo marĩ manene nĩguo mamathakĩre.

Kũhũthĩra intaneti thikũ ici nĩ kũhĩmbĩirio nĩ andũ aingĩ, na ona nĩ marahũthĩra na njĩra o ciothe irĩa mangĩbatara. Kũhũthĩra mbeca intaneti-inĩ no ũkorwo ũrĩ ũndũ mwega, tondũ rĩrĩa watua kũhũthĩra ndũgũbatara atĩ gũthiĩ ngina nduka-inĩ kana bengi-inĩ nĩ getha ũtũme mbeca ciaku. No ũtũme mbeca ciaku kũrĩ o mũndũ ũrĩa wothe ũrenda, wĩ gwaku mũciĩ ona kana wĩ handũ hothe o hothe harĩa ũrĩ. No ona kũrĩ o ũguo, ona angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ wa kũhũthia maũndũ, kũrĩ na mathĩna maingĩ marĩa makoragwo kuo, ta rĩu nĩ gũkoragwo na aici arĩa makoragwo nenda-inĩ, arĩa mangĩhota kuona namba ciaku cia thiri o ũkĩhũthĩraga ngina matarĩ hakuhĩ na makahota gũciiya na thutha-inĩ ũgakora mbeca ciaku nĩ ciyirwo. Rĩrĩa mũndũ arahũthĩra mbeca cia nenda-inĩ, nĩ ũkoragwo wĩrĩtwo ũtige gũtũmĩra kũrĩa ũrahũthĩra intaneti ya mũingĩ tondũ hau andũ no mahote kũthiĩ kuona namba ciaku cia thiri ũkageria gũtũmĩra intaneti yaku kĩũmbe.

Matunda maya gwitũ metagwo ndarathini. Ndarathini nĩ nyamũ ikoragwo irĩ na cama mũingĩ mũno, ona rĩmwe ona ciũkaga riita rĩmwe harĩ mwaka ikoragwo na kĩmera kĩmwe. Rĩrĩa ũgũtua kũrĩa ndarathini ici, wathiĩ wacitua kuuma mũtĩ-inĩ, nĩ ũkaga ũgaciĩkĩra handũ, ũkamba ũgaciruta mahuti macio ma rangi wa mahuti, ũgatigĩrĩra mothe nĩ mauma, na ũgaciruta mĩtĩ. Thutha wa gwĩka ũguo, nĩ ũcokaga ũgathi ũgaciĩkĩra handũ ta ndoo-inĩ ona kana ũgathiĩ mũberethi-inĩ, ũgathiĩ ũgacithambia cigakorwo cirĩ theru biũ. Rĩrĩa andũ nĩ makoragwo na maũndũ ngũrani ma gũcirĩa, tondũ kwĩ arĩa mendaga kũruta ngothi ĩyo ĩrĩ igũrũ, tondũ rĩmwe nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ndũrũ, ona kwĩ angĩ arĩa maikagia kanua magacirĩa o ũguo magacoka gũtua ngothi ĩyo angĩkorwo nĩ maraigua ĩĩ ndũrũ ona amwe makamĩmeria. Rĩmwe nĩ cikoragwo na mbegũ hau thĩiniĩ ĩrĩa ũtabatiĩ kũrĩa, mũndũ arĩkĩa kũrĩa itunda rĩo ũteaga mbegũ ĩyo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩithia wa ng'ombe, na nĩ ũrĩithia ũrĩa marahũthĩra njĩra cia kĩrĩu, kũrĩa nĩ ndĩrona, nĩ marahũthĩra macini irĩa ihũthĩkaga gũkama ng'ombe hatarĩ gũtũmĩra mũndũ. Rĩrĩa ũreka ũndũ ũyũ, wa mbere nĩ ũbataraga gĩthomo kĩa igũrũ, kĩgiĩ ũrĩmi na makĩria ũrĩmi wa ng'ombe ũrĩa ũbatiĩ gũciga, kũndũ kũrĩa cibatiĩ gũikara, na ũrĩa gũbatiĩ gũkorwo kũhana, ta rĩu gũkũ nĩ kũronekana gwĩ gũtheru mũno, ona ng'ombe icio cikonekana cirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wa kerĩ, nĩ ũrabatara gĩthomo na ũmenyo wa kũhũthĩra macini ĩno. Macini ĩno ĩhũthĩkaga rĩrĩa mũndũ arenda gũkama ng'ombe, ategũtinda agĩthiĩ we mwene gũkama, agekĩra macini ĩno nyondo-inĩ icio cia ng'ombe na ĩgakorwo ĩkĩgucia iria. Ũmenyo wa gũtũmĩra macini ĩno nĩ wa bata mũno, tondũ ũngĩmĩtũmĩra ũrĩa gũtabatiĩ, no ũkorwo wa gũtihia ng'ombe ĩyo, ĩkorwo ya kũrwara, ĩkarenga iria kana ĩkarĩnyihia, ona makĩria no ĩkorwo ya gũkua. Koguo, kĩndũ gĩa bata mũno nĩ kũmenya kũhũthĩra macini ĩno.

Ici ciĩtagwo thenge. Ũrĩmi wa thenge nĩ ũkoragwo wĩ bata mũno, na nĩ ũkoragwo ũĩkaine mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Thenge ici nĩ citeithagia mũrĩmi wa cio na maũndũ matiganĩte ta, nĩ cirutaga thumu, ũrĩa mũrĩmi angĩhũthĩra kũhanda mĩmera yake, ona irĩa ĩteithagia mĩmera gũkũra wega ona gũkũra ĩrĩ na hinya. Ũndũ ũngĩ, mũrĩmi no akorwo wa gũciendia makĩria rĩrĩa cia ciarana, rĩmwe no endie twana twa cio ona kana aciendie cio ciĩ ng'ima. Ũndũ ũngĩ , mũrĩmi no akorwo rĩrĩa agĩa na ũndũ wa gũkũngũĩra no oye ĩmwe na amĩthĩnje na akorwo wa gũkũngũĩra. Ici, cirĩmagwo na rĩrĩa mũndũ athiĩ athondeka kĩaga, agacoka angĩkorwo nduma nacio ũgathiĩ ũgacigũra, ũgoka ũkamĩikia kũu, ũgatigĩrĩra o mũthenya nĩ wamĩhe maĩ, ona irio cia kũrĩa irĩa ũngĩthiĩ ũmĩtuĩre ona kana ũmĩgũrĩre irio cia mũtu.

Gũika ũndũ ũyũ, wambere nĩ ũrabatara gũkorwo wĩ mũndũ wĩna ũrũme mũingĩ, tondũ kaingĩ andũ nĩ makoragũo metigĩrĩte thitima, onakana gũĩka ũndũ wothe ũhutanĩtie na thitima. Wakeri, mũndũ nĩ arabatara gĩthomo kĩiganu gĩa kũmenya nĩ ha mwaki ũrĩ, kama nĩ ha ũtagĩrĩire nĩ kũhutia, nĩ ha ũbatiĩ kũhutia rĩrĩa ũreka ũndũ mũna. Maũndũ macio mothe mũndũ nĩ arabatara gũkorwo amoĩ rĩrĩa arenda gwĩka ũndũ ũhũtanĩtie na thitima ici. Ũndũ ũngĩ nĩ ũrabatara gũkorwo na matonyo marĩa mangĩgũteithia kwĩrigĩrĩria kũngiũka ũndũ kana ũgwatĩ o wothe. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wagĩrĩirwo gũĩkwo na ũmenyereri na ũbacirĩri mũnene mũno, tondũ kũngĩhanĩka mũtino, kaingĩ andũ arĩa makoragwo hau matitigaraga, nĩ makoragwo a gũkua. Koguo mũndũ ũyũ nĩ arabatara gũkorwo athiĩte irathi cia kũhũthĩra na kũhutania na thitima, na ũgakorwo etĩkĩrĩtio nĩ rũhonge rũrĩa rũrũgamĩrĩire thitima Kenya.

Ĩrio ici ciĩtagwo mbembe, rĩrĩa mũndũ arenda kũharĩria irio ici, thutha wa gũcitua kuuma mũgũnda-inĩ, ũkaga ũgacirita makoro, ũgatigĩrĩra nĩ waruta mothe, ũgacoka ũgathondeka mwaki harĩa ũgũthiĩ gũcihĩhĩria, ũgathiĩ ũgacigĩrĩra igũrũ wa makara macio, ũgatigĩrĩra nĩ ciacinwo mĩena yerĩ. O mwena wahĩa, ũkagarũra mwena ũcio ũngĩ, na ũgatigĩrĩra nĩ warora itigacure.

Handũ haha haroneka tarĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ egũĩtĩtwo, kũrĩa mũrĩmi auma na thina, kana ekũmakaga mahiũ make nĩ marwarĩte. Ndagĩtarĩ ũyũ nĩ oneka nĩ athĩnja nyamũ ĩyo handũ mwena-inĩ, na aruta kĩrĩa kĩronekana tarĩ gĩko kana kĩrĩa gĩgũthĩnagia nyamũ ĩyo. Nĩ aronekana nĩngĩ harĩ na tũindo tũrĩa egũtũmĩraga, hena magathĩ, ona tũnyamũ tũrĩa ekũhũthagĩra tũhana ta tũhiũ, na aronekana nĩ gũtuma aratuma kĩronda kĩu, nĩgetha nyamũ ĩyo ĩcoke ĩkorwo ĩnjega.